Chutoku eng' yu ko kawek kawek kocham kekolei korok ndikakoim kekes kekes akonyikamaa ko ndikakoyomyo kechir kecher makatetab barak korok keibu kampunit anyun nyikealda bi komonut mising' kekolei kawek amun ndealde inyorchigei chepkondok

Eng' pikchaini komi chito nepirei beek kingobo tai abire ane beek ko oli kikawe arutochi komostaab Mombasa awe nyabir beek eng' ole kile beach ko yoto kokiachut berk orit akoi nyikesorwo kong'etkei betunoto komachute beek komatinye tukuk chetoreti biich itebe beek barak

Eng' pikchaini komito karishek eng' oratinwek kora eng' oratinwe choto komito biik chebendi eng' kelyek akomi akot chebunei pikipikishek kora komito korik chechang' chekinamgei akotoku kole korichoto kokoten ako kirikchigei mising' uu kele yutokyu ko taonit ne oo

Eng' pikchaini komito biik cheterter biik alak ko kateping'wen ako mito agenge nekitonon kora komito akot laptopit neboishe chichito kitonon iboru kole chichi tononi ko neineti bichu teping'wenysot bo komonut mising' kenet biik tukuk asikonyor ng'omnotet bichoto

Eng' pikchaini komito chito nekitonon akokinam koroisitab pikipikit mi kora chito nekiteping'weny ako chichito kateping'wen kotoku kole kiipwa oli bo toket ako kora kotoku kole uu ni makotindoi itit age muuch ko chichi ko chorin nekakipir akoi kopwa oli bo tokoch

Eng' pikchaini komi biko chemito beek bechuto kotoku kole chang' mising' akomi kii neu barabaret kakolul akot korik akoi nusu toku kole komarobon ropta ne oo mising' nitokni ko nyasutiet nekaib ropatak yoo

Yuton yuu ko kit nekichoben borwek ko kororonekitun kikuren koiton gym anee ochome missingi Owendii gym amun yon kowe gym kochobwon bortonyun ko kararanit ak okose ko kikaranit borto am omiii komie.

En pichaini komii eunek chekinam tukuk cheterter eunek alak ko kinam nyanyik chekironyo ko age ko kinam manganget netindo pandek. Much konyo kengoe pandek choton ak kecheng ingwek ak konyor kebwan kimiet.

Eng' pikchaini kotoku chepyosok chekiteping'wenso icheget kotogu kole chemung'arainik alak kwoldoi nyanyek chekikorurio bo komonut mising' keyoei mung'aret asikobit ialde tukukuk inyorchigei chepkondok

Eng' pikchaini komi chito neserishei kora komito chepkondok taban nenyi akomito kalkulatait taban uu kele chichi koyoei tukche boistoitoi chepkondok chi yoei kii nekile budget bo komonut mising' iyai choto bagetitab robishek kuk amun ngiyai bagetitab chepkondok kuk kotoretin iboishe rabishechoto eng' oret nemakat

Eng' pikchaini komito kamet nechilei moshinit eng' mornenyi toku kole yutokyu ko benkit ngaro ane pikchaini konyo metinyu ng'alekab kekonor robinik eng' benkit bo komonut mising' kekonori robinik asi tuun kotoretin

Eng' pikchaini komito karishek chechang' mising' chebunei oret ako toku kole kinyi mising' karishe chuto atkomakobendi kit nemilei biich mising' eng' yu ko karishek che kakonyokochut ole mii karishek alak akokerei kole momito ole toss bun karishechoto

Eng' pikchaini kotoku kole mi biik chebo kapchii amun mi lakok akomito sikikwach toku kole mito kora omitwok cheterter eng' meset uu kele mi koboiboichini ichek betut nito ngaro ane pikchaini kopwotwo aboiboichini betut netilil nebo siketab Jeiso Kristo

Eng' pikchaini komito chepyosok chekiilach seneekab masaek kora komito chumbindet ak lakokchi oeng' mi chepyoso chuto kolokchini soneyatab keut chumbindoni ako tugul kotoku ko kirorso akoboiboichi mising' boishonito

Eng' pikchaini kotoku tiong'ikab tumdo mito belek akomito twikait bo komonut mising' keribei tiong'ikab tumdo amun ibu keljin konyo emet yo kakirip tiong'ikab tumdo kobwa piko nyikoro korok koip rapishek kobwa emenyo

Eng' yu komito eng' sanit kimyet mi pendo nekikipel mito ndimuyot ako mito akoi tukun chekile kachumbari yo imoche ichop tukuchuto itou ikwonye kimyeng'ung' akimolu korok itilatil kitunguik ak nyanyek choto koeku kachumbari korok ipel pendong'ung' eng' maat akoi korur komye itilji sanit pendo noto korok kout nitoni mi pikchait

Eng' pikchaini komito biko cheterter mito chekituchkei eng' leaoit mito chetonondos ako mito nemi kotonotei chepyosochu kituchkei eng' leaoit uu kele chichito itonotei ko sandet nechenyei murerenyi ane achome mising' boishonito amun toku kole yutokyu ko tumdo nebo koito

Eng' pikchaini komito lolonikab kiondoshek chechang' mising' kora komito kamet nekiteping'weny akonopei kiondet uu kele kamani komi konopei kiondoshe chu asikobit kwalda bo komonut chito inap kiondeshek asikobit ialde inyorchigei chepkondok kiit nebo ng'omnotet eng' yu ko kamet nemito koboishe eunekchi kochobei kiondeshek

Eng' yutokyu kotoku karishek chebo sukul toku kole bo sukul amun kikinde ranging chepusali karishek tugul chebo sukul eng' emetab Kenya kokikinde koek pusali kiit nekiwaldagei ko atkinye keny kicham ko kila sukul kotindoi rangianyi lakini eng' ra kokikende kokergeit sukulishek tugul